Nĩ andũ mauma mũcemanio hihi kwarĩrĩria maũndũ magũkũria wa itũũra, kana o ũteithio o wothe ũngĩkorwo ũkĩoneka na gĩkundi gĩtiganĩte. Magoka kũmahe ũhoro wa gĩkundi kĩu na ũteithio ũrĩa mangĩona, ta akũrũ, ona arĩa mena mawathe nĩmaraoneka hena mũndũ wĩna ngari ya gwĩkua, irĩa ya mũndũ wĩna wathe, rĩu hakoneka ta mauma mũcemanio, rĩu nĩ mbica marenda kũhũrwo nĩgetha hihi makĩige gĩkĩririkano kĩorĩa marĩ mũcemanio na andũ acio, na wũira wa hihi gũkorwo kwĩna andũ mangĩkararia ũndũ ũcio gũkĩoneke nĩ mauma mũcemanio, na kũheana ũhoro ũrĩa megũtũmĩtwo.